Kelelek oleng amu, ing'asa ake ayier impoosho niyier ormayai, niyier impuka, niyier kunda kulie puka e aina cabbage, alafu, nidung'dung irmatunda, amu kadolta irmashungwa tene, nadolta beetroot, ore pidip, ni fry inatoki naitelekino, kake mipej oleng. Ore ake pidol etoyio netaa kinosayu, nintau. Nipaanka kuna daiki aitobiraki, alafu, neeku tayari pinya.

Ing'asa adung'oki kitunkuu emoti, nipik eilata, ninteleki enkima. Ore peyie eoku kitunkuu, nidung'oki ornyanyai. Ore pidip atipika ornyanyai, nidim naji atipika kulie tokiting naitobirieki endaa, ninyor iyie. Ah keji taa tenda kutuk olashumpa spices. Ore pidip atipika, nipik enkiring'o. Amu kadolta enkiring'o ajo ketii ene. Nipising',nintoki aing'oling'ol, nipik enkare, nipising',ninuaki. Ore baada oldaikani niko nintau. Ore ormushele, idung'oki ake sinye kitunkuu, nipik eilata ninteleki enkima. Nipik enkare, nipik ormushele lino. Nipik enkiti shimbi, nipik nipising'. Nipising' ometaata. Ore peku, nidotu. Niyier sinye mpuka, alafu nidung' ormatuntai. Nipik taa esaani neeku tayari.

Entoki sidai oleng', amu adolta ajo enkiteng ena ekule, natoiuo ilasho okuni. Enkiteng kuna oshi naaji ine grade natoiuo ilasho okuni. Naa wore nanu tenadol eehm nadol ajo keeta enkiteng kule sidan oleng' neeku kitodolu ajo keoki kulie, nemiri kulie, nenak ilasho lenyanak. Amu tenemetumoki ilasho aatanak naa kelepuni ake nepikakini kule , nishori kule tempira.

Adumu nena kirik tenebo erisit duo naishooki tolduka peyie alak impisai. Nashuk nalo airorie oltung'anak loji le customer care, nayaki. Nayaki metodua nena kirik, nayaki risit pedol ajo tinewueji ainyang'ua, nedoli ajo kesaaja ainyang'ua, ore paidip atoliki ajoki inyalate, naanyu maishoo ripoti. Tenaa keya paibelekenyaki, anaa keshuku impisai.

Matejo duo kaisho enkarna matejo Lemayian. Kajoki ake, " Lemayian, kesidai taa naaji oleng tenitum empalai naitasheki enkishui onkishu inonok, ah ore taa insurance taa ena. Naa ore tenetum inkishu inonok enyamali, ashu tenetum ajali, matejo etoosho egarri torbaribara, ashu etusulari enkiteng negila enkeju, etadoikio egumoto, einosa lowuarak, inosa nkae akeyie ng'uesi eong'ata, naa ore peeku iyata enapalai naitasheki enkishui onkishu inonok, ore peesa kulo buketa pookin ashu aitoki akeyie naumisa nkishu inonok, naa ekitumokini atalak. Ekitumokini atalak ashu, ekidimi aishoo inkulie kishu. Neeku enetipat naji oleng, tenitumoki atudumaki nkishu nonok, enkadi ashu empalai naitasheki enkishui nye".

Kadolta nanu ajo metii enyamali, kadol ake ajo enkarna ake ina naa naidim iltung'anak ataa atadamu oleng ashu, enkarna naibala ina. Neeku tenijoki nye oltung'ani etii ewueji neje Njeeri, naa enkarna ina nakibala. Naa enkarna yioloti nelelek si metaa ore pooki tung'ani, eyiolo atejo.

Etareto oleng' intomonok naakira aishoo, metaa amu wore ena beyond zero campaign, etii apa etinyikayie apa sipitalini ashu wojitin naishorie intomonok, wore sii enkae, netipika imashinini, nepik irruarin, neisho entoki naji Linta mama metaa mitoki entomononi anyamalu tenelo aisho. Mitoki sii aiki inkagitie amu wore oshi enkumoi naiki inkangitie, nelelek metum inkera eramatare sidai amu lasima oshi peetae osindano oudi enkerai arashu ngotonye teneisho, netii inkulie naituraa enkishui enye ekira aishoo amu elelek eo oleng' nibukori osarge sapuk, nituraa ina tomononi enkishui. Nelelek sii iturraa sinche inkera kutitik kake wore ena beyond zero campaign etareto oleng' amu, itukuja sii intomonok kumok oleng' metaa kepuo aishoo te sipitali. Naa wore ake pee elo aisho te sipitali, etii imashinini naaret, etii imashinini naabaki , netii sii irkiek, netatanikitia sii metaa metii inaalakuaniki oleng'.

Emiri ntokiting kumok oleng te China square, kake kalo ake alimu nkutik. Naa tenikinteru tejikoni, emiri nkikompeni, saanini, nkijikoni, inkalema, irbakulini kulo sapukin oshi loisaavieki endaa, motiok, ore si pilo emiri misai, irmiranketini, ilorikan, irruatin, keji dining sets, nemiri inkilani, nemiri si irbenia lesukuul, nemiri kuna gaasi oshi sapukin, inkimaitie naiyierishoreki, nemiri carpets, nemiri irbaketi loisujishoreki, inkaraeni, nemiri imbaketi nashumieki intokiting, ah taa storage containers, nemiri isabunini, nemiri irbenia lonkera esukuul, namuka, isokisi, omaua kuna oshi nakusieki inkajijik, kuna maua empira. Nemiri si intokiting nanyai.

Ore enedukuya naa, peyie ibak iltung'anak, tenelotu oltung'ani lomoi, ning'uraa, niimpim, niyiolou ajo kaa nyamali eeta. Ore pidip atayiolo, nincho irkeek ashu niutaki entoki nalo aas, peyie eishiu ashu ening' esidai. Ore si enkae, naa enkiteng'ena. Pinteng'en iltung'anak enaiko tenerrip ate, enaiko tenetumoki ainosa endaa sidai, amu ore teninya endaa sidai, naa elelek mimoyu oleng. Niliki si enaiko tenerrip ate pemetum imoyiaritin, enaa imoyiaritin nayau oloiterio, niutaki eniko tene, teneitobir inkajijik ashu iboitie enye, ewoji akeyie nemanita ninche. Tenaa eniko enisuj inkilani, eniko teniisuj imasaa naiyierishoreki, o eniko si tenisuj, tenerrip ake duo ate. Pee miibung' imoyiaritin. Ore si enkae, niutaa ajoki ore ake tenining' ajo mining'ito esidai, shomo toduare oldakitari.

Kemelok ninye, alang' inkulie sudai. Naa ore emeloni enye naa, misiisho. Amu etii kulie sudai naa kore emeloni enye, epaashari amu ijo ketiu enaa kisiisho. Jo ketiu enaa enkintang'e orng'ejep, ashu enkutuk teniok. Kake ore ena ormashungwai, emelok ninye oleng, ijo ake sukari.

Ekeretishoo empesa teniyou nirewaki oltung'ani olakua mpesai ashu teniyou iyie nikirewaki olikai tung'ani lolakua mpisai. Eikirewaki tesimu ino nindim aitumia etiiake esimu amu tenilo olduka indim atalaa tesimu, enilo sipitali indim atalaa tesimu, teni-teanaa school fees iyou nilak indim ake atalaa etii ina mpesa tesimu. Neaku mee lasima piitumoki anoto engai wueji netii mpesa piitumoki aitayi nena ropiani indim aitumia etii ina simu ino nindim sii aterewaki oltung'ani liyou nirewaki etii ewueji pooki netii. Indim ninye aterewaki atolotii inkuapi eboo meelasima paaku oltung'ani lotii Kenya ake, indim aterewa.